Pur pur mar oganda en gima ber kendo e aluorawa en achiel kuom gik mang'eny mitimo. Achiel kuom gik ma jopuodho kata jopur timo e aluora. Koro gini in sama ipidhe to sami chako pidhe tiketo iloso puodho maber kendo sami kiseloso puodho maber tipidho gi tikunyo bur to kik giber bur mathany thany, gibet bur matut matin kendo bang'e to puodho ilime kendo ii .Puodho no sami dhi lime to ing'iye maber michielo kendo ing'iye iriembo winy kata gwen kata gimoramora manya biro ketho cham. Kendo kisepidhe bende onego bed ni ilimo puodho ka buya obiro tidoye saa ka saa, mbolea biolone maber. Kisetimo mago tee tokore irito chieng' ma koro ikeyo. Samu keyo tudhi tupono njuguni titere timoe chieng' . Kisemoe chieng' kuom ndalo mang'eny tinya dino kati nya pono gi kisepono gi tichaki moe maber tikwore. Kisekwore tokore en maber inya tiyo kode e tedo , inya tede ichame kata inya tere e chiro miyud pesa. Koro kamano ekaka oganda iloso e aluorawa.

Tijni tich mar pitho kendo tich mar pidho alot dwaro ng'eyo mang'eny kendo tijni bende dwaro gik mang'eny ma monditigo mondo oti maber kendo mondo obed majaber mamit kendo mamit chamo kendo mamit uso. Koro alot kidwa pidhe to nyaka ibed gi puodho, mano gimokwongo manyaka ibedgo. Puodho kisebetgo to puodhoni idoye maber kilose kendo gimoro kendo maonego ibedgo to en mbolea, inyatiyo gi mbolea mek dhok, owuoyo kata inya tiyogi mbolea minyieo e duka kipidho alotni. Alotni bende nyaka ibedgi kodhi mondi ipidhe. Kodhi onyabet koth achwoya kata onyabet kodhi minyieo e duka tipidhe maber. Kisetimo kamano, nyaka ibed nyaka gi kar pi moro minyakwonegi pi kapo chieng' rieny matek mondo gibed ka giti maber kendo gibedo maber ka giti e puothino. Ng'eyo moko be nyaka ng'ato bedgo kendo nyakibed ng'amoro mong'eyo rito cham nyaking'e ng'among'e doyo kendo nyaking'e ng'among'e kata ng'wede koseromo nikech king'wede marach todhikethore kendo nyakirite maber nyakichiedne maber kendo kichiele maber mondo kik gikmoko donj makethe. Mago e achiel kuom ng'eyo ma japur nyaka bedgo mondo opidh alot maber.

Tijni tich mar pidho apoyo en tich manikod nengo e alworawa. Achiel kuom gimomiyo en gi nengo en ni apoyo en olemo to en olemo ma ji ohero. Kisepidho apoyoni kamae to samitere e chiro cha samiuse tidhiuse ji ohere idhi ng'iewe kendo idhi yudo mwandu. Idhi yudo pesa ka ji oseng'iewe koro mano achiel kuom ber mar pidho olemo mar apoyoni. Olemo mar apoyoni bende nigi ber mang'eny ne jokma dhi ng'iewe nikech olemo mar apoyo en olemo mamedo ng'ato remo e del kendo en olemo moro mabende nyageng'oni tuoche moko kuom donje e dendi koro en olemo maber kendo ober kopidhe. Olemoni bomit samichame tiwinjo ka omit kendo en gimakelo ndhidho mamit, koro kisepidhe kamano kasto imbe kipono moro mondicham, tidhiwinjo komit koro olemo gima mit kendo kelo pesa kendo en gimoro manyageng'oni tuoche kendo omedo nguvu e del omedi kata remo koro en olemo maber olemo ma kipidho tipidhe gi mor nikech ober kabisa.

Twenye gode en ,ogima ber kendo en gima ber ka ng'ato timo nikech kaparo ndalo mane atwenyo got, ne en god Asembo. Godni nogot mapek twenyo to sama watwenye to nitie ber ma waneno kendo nitie mor sana sana ka in gi jii mangeny ma utwenyo go godni. Sama itwenyo got cha tingeni irieyo chongeni maber kendo irieyo choke mantie e dendi kendo mano en achiel kuom yoo ma ng'ato gero go dende nikech sama itwenye. cha to nitie kaka iriere maber kedo mano gima ber gima konyo. Ka achak angiyo kendo to sama itwenyo got to nitie gik mangeny midhi neno, inya neno gik manyien mapok ineno, yiende manyien, got be kisetwenyo to koro kingiyo aluora tidhi neno ka aluor aber, koro mano be en ber moro manie twenyo, tich mar twenyo got nikech in gimoro ma idhi neno gik manyien kendo aluora, kisegik ewi got to aluora idhi neno ka nyilni maber, aluor aber. Koro twenyo got ogima ber nikech orie del kendo en mor kotwenye gi jii mangeny kendo idhi neno gik manyien sama itwenyo got kanyo, koro magi e ber ma kata jii onego ochokre mondo otweny gode

Yo machielo minyalo tigo e lo gini kendo ma ji onego nya tiyogo en tiyo gi bledni ma obiro manyien miluongo ni CD ma ji konyorego sama gin e weche mag loso hera. Koro bladani odhi mono ng'ato kik land tuoche, kendo odhi geng'o mondo ng'ato kik yud ich maok dwarre. Koro blada ma iluongo ni CD en gimoro embe ji nya tiyo kode e lo femiplan mondo kik gimak ich kendo mano en yo makare. Yo machielo ma ng'ato nya tiyogo be three months injection ma en ichwoyi sandan moro to kosechwoyi sandanno to koro kata kuloso hera kuom dweche adekgo to okidhi mako ich embe en yo machielo minya tigo kopogore kuom tiyogi CD kata e lo komachielo gikma iluongo ni protection ma ji nya tiyogo sama giloso hera.

Mae mae en achiel kuom gik ma timore e od thieth, e osiptal kendo pichani kirango maber to ikawo remb ng'ato kendo osechwoye sindan moro matin kendo kori kawo rembe. Kosekaw rembe tidhi ter mondo opim mondo ong'i kata inya pim remb ng'ato king'iyo gik mang'eny mopogore inya ng'i ni tuo mane machande. Kokaw rembi kamano be inya pim inya pim gik mang'eny kaka ukimwi ka in go kata ionge go. Kokaw be inya ng'i ni rembi njie otenge mane nie grup ,ane bi inya ng'i . Koro sama daktari okawo remb ng'ato kamano odhi tero eod thieth kanyo odhi tero mondo ong'i remono koseng'i remono idhi ngi ni ango machami ango machami kata an'go monego itim. Koro mano e gima timore kanyo en pimo ng'ato gima chando ng'ato e od thieth.

Pichani tang'o jothieth kendo jothieth nenore ni gilimo jodak ma jomaasai kendo gimiyogi thieth kendo gipimogi kendo mano gimaber en luorruok mar kaonti kata ma piny Kenya. jotich sirikal timo mar miyo ji thieth e pinje mopogore opogore, kagidhi kamae to ginya pimo wach ukimwi, ginya pimo tuoche mang'eny bende kendo ka giwuotho kama ginya miyo ji chanjo mondo kik tuo moro amora tuo mosieko odonj kuom jogi. Koro ma en luorruok mar dakteche kendo gin e piny jomaasai kendo gimiyogi thieth kendo gipimogi kuom tuo moro amora manyabet. Koro ma en gimaber luorruok mar jothieth koko sirikal dwaro kendo ogimaber nikech en gimoro makonyo ngima jopiny, kendo en gima dhikonyogi kata e ndalo mabiro mondo kik tuo moro monjgi koyud ng'ato gi tuo tidhimiye yath to yath en gimaber rito ngima dhano. Koro ma gimaber, gima jo sirikal timo koluwore gi jothieth dakteche manie tung piny.

Tijni ka anone maber, to ma en tich mar chanjo. Tich mar chanjo en tich maber ma imiyo nyithindo sama pode gitindo. Kosemi nyithindo chanjo kamae, to chanjo en gima ber ma dhi konyo nyathini mondo kik twoche moko monje chieng' moro sama odongo. Koro chanjo gima ber, nikech ka osemiye yadhni, yadhni dhi gore gi twoche ma nyalo siekone, sama odonjo, ma ma koro twoche go ok dhi donjo e dende. Koro ma en gima ber. chanjo onego omi nyithindo, ka pod gi tindo, mondo chieng' moro kik iywag angé ni momiyo ne okimiyo nyathini chanjo ma koro ineno ka koro two osegoye, ma koro seche moko okonyal kata wuotho, seche moko ok onyalo wuoyo, mana nikech ne ok imiye chanjo. Koro chanjo en gima ber, iluorruok godo e kor piny, kimiyo nyithindo, ma pod tindo. Kendo o gima ber, gima rito ngima nyathi, ka nyathi dongo.

Pichani karango taneno dakteche kendo dakteche ma otwere maber gi gige gi meth thieth kendo, gitiyo kuom ng'ato manyaka bed ni ohinyore kata manigi tuo moro kendo gitimo ne gitimo ne ng'at ng'ado mar dend ng'ato operation. Gitimo ne csoperation mondo gigol gimoro wad machande e dende kata gilos kumoro marach e dende . Koro mae en tich mitimo gi dakteche manigi lony mamalo nikech otich mar konyo ngima ng'ato kendo otich madwaro pach kendo madwaro rieko maduong' koro ma en achiel kuom tije ma dakteche timo e osiptal. Tich mar yang'o ng'ato ka giseyange to gilos iye to giduoko maber .Koro otich maber kendo otich ma nengo gi gi gima gidwaro en konyo ngima ng'ato e ospital kata e od e od thieth moramora manitie.

Tijni tich mar uso yedhe e aluorawa itimo e yoo maber kabisa .Kiwuotho e luorawa tidhi neno dukni mondikni kanyo ni od yath ondik gi ni duka mar yath, kendo kisesomo kamano ting'e ni kanyo kuma kidonje tidhi yudo yath. Kanyo kiyudo tidhi yudo jok maber dakteche ma beyo ma dhi penjo gima dhi penji yath midwaro to gidhi penji daktari mane monyisi ni nyiew yadhno. Yadhno kisenyiewe titweni go maber ma onge ngama nya ng'eyo ni inyiewo gima chalo kamae koro kata kinyiewo gima ok idwa ni jii ong'e to jok mauso kae ni dhi tweni maber ma onge ngama dhi ng'eyo gima inyiewo gikano siri ni maber . Koro ma tich maber matimor e gweng'wa kata tinde gitiyo gi gi modonjo kata laptop kata komputa mar ng'iyo ni yedhe mage ma an go to ma ng'ani dwaro ni ause pesadi to onego amiye go machalo nade . Koro ma tich maber matimore e aluora tee mar kenya pharmacy kuonde miuse yedhe.

Picha ni karango maber taneno mine manigi nyithindo kendo mine gi obed piny maber ka moko dhodho nyithindgi moko rito nyithindgi to gima gitimo gichiko itgi. To ka ng'iyo ng'ata achiel ng'ato ting'o turufuong' gik mikowo go dhok gi kendo gimoting'o nyisa ni opuonjo mine gi kokonego girit ngimagi, koko onego girit nyithindgi kendo kako nego gidagi kaka mine manyuol e piny kae. Koro mae en tich mar jothieth, jothieth kata dakteche timo ne jii mopogore opogore ne mine mondo ging'e kaka ginya rito nyithindgi kendo ging'e gimonego gitim kata seche ma gin gi ich kata seche ma pok ginyuol tipuonjo gi gimonego gitim e seche go duto tee. Koro mae e tich maber tich mar dakteche wuotho kuonde ka kuonde ka gipuonjo minewa kaka onego gidagi, kaka onego giritre, kata onego girit nyithindo, gima onego gitim seche ma gin gi ich kendo kako nego gichiem. Ogima ober kendo ogima konyo.

Karango pichani taneno kumoro ma ipuke taka kendi puke yugi kendo en kuma ok ler kata matin. Koro ma en kar puko yugi to kar puko yugi onego orit maber. Yugi go ichoko kumoro achiel kosechokgi to ndalo ndalo ka ndalo idhi witgi kuma ok ginyal kethone ng'a moramora tich .Koro tich mar choko yugi en tich matiyore e piny kenya to onego omed tiyore nikech ntie kuonde moko ma yugi keyore kabisa. Koro kuonde gi te onego jok machoko yugi ogigie kaka manene pichani to gilo kanyo obed maler mondo kik tuo cha landre e aluora no kendo kik kik jii yud tuok kendo kik keth dak mar jii e aluorano. Koro tich mar choko yugi en tich monego dhi mbele tich marito ngima dhano kendo keto kumoro bedo maler ma ng'ato nya dake kendo nya lose tije moro ma otiye.

Ka ng'ato ong'iewo mwandu moro oko to seche moko onya kawo seche mangeny kapok ochopo e pinye kumi dware, kendo mae nyalo luwre gi okenge mang'eny. Okang 'mokwongo gigi ti kadho kuonde ma kuonde mirito apaya mar pinje ka pinje nyaka rang gi maber kendo nyaka ng'i gi gi polise manie apaya go marang gi maber ma ng'i otese ma yie ni gino onego okadh pinyno kodonje piny machielo. Wach machielo be seche moko yoo miting'o go gigi nya bedo ni oridore matin . Wad koko ne itere e piny machielo okethore kata gari okethore kata ndege manitere go okethore mano be wach moro manya bedo. Wach machielo bende manya bedo en chulo osuru osuru seche moko nimalo sana machando jomo onyiewo gik moko gie kor yo kendo chulo osuru bedo gima tek kendo omiyo jii gik monyiew gi budho mondo ochop kuma gidwarore.